Ici nĩ ndagĩtarĩ cia kũrĩa, kana cia nyamũ cia gĩthaka-inĩ, tondũ gũkũ nĩkũrakĩoneka, nĩ nyanjara ya gĩthaka. Nĩharakĩoneka haha hena ndwiga ĩgũĩte thĩ. Ta rĩngĩ no ĩkorwo ĩrũmĩtwo nĩ nyoka, kana ĩgagĩtihio, nĩ kĩrĩa kĩmĩtihĩtie. No ĩtihio nginya nĩ mĩrũthi, nayo ĩgakorwo atĩ nĩyatuĩka ya kũringĩka na kuoguo nĩĩrabatara ĩrigitwo. Na nĩharakĩoneka haha nĩ mandagĩtarĩ, nĩo maramĩrigita. Nyamũ ici no nginya cirigĩrwo tondũ nĩcio irehaga, nĩirehaga mbeca gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ mbeca nyingĩ mũno ti mbeca nini. kuoguo no nginya igaikara ikĩroragwo nĩ mandagĩtarĩ, ikaheo ndawa, igatangĩkĩrwo nĩgetha itigagĩkue, tondũ ciakua nĩũĩ tũtigũgĩkorwo na nyamũ iria irarehe athũgũ, gũkũ bũrũri-inĩ nĩgetha moke na mbeca kuoguo no nginya igaikara ikĩrigitagwo na ikĩriyagĩrwo wega.